An gi sigana ma omiyo ahero gini. Kata momiyo ahero tijni. Odiechieng' moro achiel ne wachiewo chon kogwen. Kendo ne wan gi owetewa. To bang' chiewo ne wawuotho nyaka e kund dhok. Eka wayudo ka kwarwa kare ne osemondo kendo ne osegonyo dhok otero e pap. wan ne waluwe, kendo wayudo ka dhok osechako chiemo. Bang'e to kwarwa, ne ochako mielnwa, kendo nochako weronwa wende luo, kendo ne en mor malich, nikech wende luo go, ne nyiso kitwa gi timbe wa. Are chieng'no ne ahero tich mar kwath. Kendo seche te ma kwarwa ne mondo ka chiewo to ne ochiewo wa kendo ne wadhi kode e tich mar kwayo dhok.

Gino maduong' ma biro e pacha eseche go ma aneno gini en wechego mag nyasi to bende nyasi go mag odiechieng nyuol nikech kawaneno maber e picha kae, to nenore ni man kaeni en kek. To bende nenore ni kegni olosi ne jago moro kata ng'at moro ma iluongoni Yunia. To kendo kegni nenore ni olose elony maduong' nikech ka wang'iye to waneno ka ondike kata olose mondo onen kaka masidis kata ondik kuome masidis. Nenore ni nyasini en nyasi maiye duong' to bende nenore ni nyasini osir koda kambino mar masidisbens. To bende nenore ni kegni en kek mamit ahinya.

Gik moko mang'eny osebedo ka lokore kendo osebedo ka dongo bang' kinde. Ka wanono maber, kendo ka wadok e ndalo machon, to waneno ka e pesa kaka otonglo, ndururu to koda simon, ne gi nengo maduong' ahinya e piny kae. Kendo ndalo go siling achiel, ne nyalo nyiewo gigo modhuro ahinya e dukni ma ni e pacho ka. To kawanono kendo ka waneno kaka gik moko oselokore e piny masani, to kendo otonglo ka to gi ndururu ka, to gi simonde ka, tinde onge nengo. Kendo ka ng'ato oterogi ne ja duka, to iyudo ka jaduka ok nyal kawo gi nikech gionge nengo. To sani pesa, kata pesano ma nigi nengo en kaka aluf achiel, koda miche, kod piero abije, ma duto gin node.

Gino maduong' ma biro e pacha e sechego ma aneno gini en weche go mag dongruok e pacho kae. Ka waneno picha mani kae ni, to wanene ka ondike ni, Kenya ei hingni go mag aluf ariyo gi piero ang'wen. To kendo nenore ni picha ma oket kae en mar tang'o ne oganda kendo mar temo wacho kaka dongruok ibo kel e pinywa kae. To kendo kaka pinywa ma Kenya ni biro chalo e higni go mabiro. Mae nyiso kit dongruok ma sirikandwa oseketo piny. To kendo kaka giikore mar ting'o kedo kelo dongruok ne piny. Kendo dongruokni en gima ber ahinya, ne jopiny, to bende en gima ber ahinya ne welo go maae pinje ma opogore opogore. Kendo maae pinje go maboyo boyo ka gibiro e pacho kae.

Kit gini ma ahero en hera. To bende gino maduong' ma omiyo ahero wechego mag hera, en ni hera konyo oganda to bende keto oganda dak gi kwe kod jowetegi. Ka wang'iyo e pichani to waneno ka ji obiro kanyakla. To kendo jogi e gin nyithindo kendo nyithindo manie sikunde. To nenore ni dhako achiel ma okulore kodgi ni en japuonj gi. To bende nenore ni nyithindo gi ochokore kendo gibiro kanyakla mar mondo omi gipidh yien. Mae tang'o kit hera ma jopiny, kata ma nyithindwa onego bed ni tang'o, kendo nyiso kit hera ma onego obedi e alwora. Weche go mag hera kelo dongruok, kendo keto dhano dak gi jowetegi gi kwe.

Yorno kaka inyalo loso chiemo ni, mokwongo en ni ilwoke maler. Kendo igolo chilo oko mondo seche go ma ji dhi chame, to kik obed ni ochido. Kendo bang' ka iselwoke maler to ing'awe e wi ong'enge. Bang' mano to imoko mach, to kendo en mach ma itiyo koda maka. Bang' ka isemoko mach kendo maka liel, to ing'awo gini kata chiemo ni e wi ong'enge kendo ikete e wi mach obulore. Bang' ka osebulore ma ineno ka osekochiek, kata ineno ka osechako lokore rabuor, kendo othiwo mo, to iloke ma ine ka oseikore. Bang' mano to ing'ade matindo tindo, to ka in gi nyanya kata otungu to imedo kendo bang'e to koro ji chame achama.

Yorno kaka inyalo chamo godo chiemo man kae ni en ni, mokwongo nyaka ipone, kendo igole e wi yath. To bang' ka isegole e wi yien, to nyaka ilwoke kod pi maler. Kendo seche go ma ilwoke gi pi maler, konyo e golo chilo to koda buru manyalo bede. Bang' mano to iyweyo kata iteng'o pi oko, eka isoyo chiemo ni e dhogi kendo inyodhe. To seche go ma inyodhe, to inyamo kuonde go mayom, to kodhi kendo kata ka iyudo kothe to ok icham. Kendo seche ma inyodhe no, to kothe cha iweyo kaka en no, kendo ing'udhe oko. To bang' ka iseng'udhe to koro kuonde go mayom ma opogore gi kodhi ka, to koro inyalo muonyo, kendo gin chiemo mamit.

Wechego man gi nengo kae, achiel kuomgi en chiemo, kae nenore ni nyasi moro nedhi nyime to kendo picha makaeni nenore ni en kanyono maji biro kendo chieme. Chiemo nigi nengo maduong' ahinya nikech chiemo konyo e gero dend dhano to kendo konyo malich ahinya egero dend nyithindewa. To bende chiemo kaka alode kendo kaka alot kabich ma waneno kae konyo ekelo vitamins to bende vitamin ni konyo e geng'o tuoche e dendwa. To kendo wach moro mani gi nengo maduong' kae en wach no mar nyasi. Nyasi kelo dhano kanyakla kendo kelo ji obi kanyakla. Mae konyo oganda dak gi kwe kod jowetegi.

Gino maduong' mabiro e pacha e sechego ma aneno gini, en wechego mag sirkal. Kata wechego mag telo ne jopiny. Kae waneno picha moro ma bende nenore ni en oboke, kendo oboke mar sirkal. Kendo ka wang'iyo maber, to nenore ni oboke ni en oboke mochiw gi office no maduong' e sirkal. Sirkal en gino maber ahinya, to kendo sirkal kelo ji kanyakla. Bende jotendwa kaka ker to koda jalup ker, to gi jotelo moko madongo dongo konyo malich kuom kelo oganda kanyakla. Kendo sirkal maber, kendo ma ji odak maber gi kwe to kod hera, en sirkal matang'o pinyno maber, kendo makonyo ji dak gi hera gi kwe.

Gino maduong' mabiro e pacha e sechego ma aneno gini en wechego mag ohala. To kendo wechego mag ohala e yorno manyasani, kendo ka itiyo gi lony manyasani. Kae kata e picha ni, wanyalo neno dhako moro achiel. To bende nenore ni dhakoni en jalok ohala. Kendo nenore ni omor ka obwonjo. To bende oloko ohala e yorno ma nyasani. Ohala en gino maduong', kendo en gino ma osekonyo oganda e piny kae. Ohala konyo dhano yudo pesa. Kendo yudo yuto maggi. Kendo osekonyo anyuola mang'eny yudo kaka ginyalo kelo chiemo e mesa. To kendo kaka ginyalo tero nyithindo e sikunde kata osiptal.

Gino maduong' matimore kae en ni wechego mag puonj kata wechego mag somo dhi nyime. Kendo kae wanyalo neno nyithindo moko magin nyithi sikul kendo girwako lep sikul. To nyithindogi nenore ni gibiro kae kendo gibedo gi bugegi to koda kalembegi. Nenore ni nyithindogi nigi mor malich ahinya kendo nenore ni giwuoyo kanyakla kendo gisomo kanyakla. To bende nenore ni gitiyo gi lony manyasani ewechegi mag somo. Omiyo wechego mag somo en wechego maber kendo wechego madongo ne oganda nikech gikonyo kuom kelo ji kanyakla kendo kelo dhano gi nyithindo mopogore opogore kanyakla kendo konyoji dak gi hera.

Anyalo paro kinde go mane atime tijni mokwongo. Kendo odiechieng' no ne en odiechieng' mabor ahinya. To gino mane otimore na ne en gino malich ahinya. Anyalo paro chieng' no kogwen, ne amondo chiewo, kendo naluwo yo madhi e puodho. Bang' kane asechopo e puodho to ne ayudo ka lowo otwo. Kendo ne ochuno mondo amany simba kendo agochne ja riemb tinga. To ne oyudo ka derep ting'a onge. Koro ne ochuno mondo an owuon, apur kod tinga no. To e seche go mane adhi nyime gi puro, ne apo ka kweru mar tinga omako osiki. To kendo mae nomiyo tinga okier. Kendo olokore koda ma ong'ielore. To kendo ne ahinyo bada chieng'no.

Tich madhi nyime kae en tijno mar konyo oganda kendo konyo jopiny yiero jotendgi. Kendo tich madhi nyime kae en tijno mar goyo ombulu. Mae en tich maber ahinya kendo en tich maduong' kendo manigi nengo ne jopiny. Tijni konyo dhano kaka ginyalo yiero kendo kaka ginyalo kelo e tich jotelo maber kendo jotelo manyalo konyogi e ngimagi. Bende tijni konyo e wechego mag tayo kendo kelo machiegni jogo maaye gwenge mopogore opogore ka gibiro goyo ombulu kendo kelogi machiegni kendo wachni en wach maber nikech okonyo oganda dak gi kwe kendo dak gi hera kendo neno jowetegi mana kaka owete to koda nyiminegi.

Gino maduong' ma biro e pacha e sechego ma anono tijni, en wechego mag hera. Kendo kawaneno dhano man kae, to waneno ji mopogore opogore. Kendo jogi gin chwoe ariyo, to koda mon ariyo. To nenore ni gibuonjo kendo ginyiero. To kendo nenore ni gin gi mor malich ahinya. En wach maber, kendo wach maduong' ahinya ka ji tiyo gi hera, kendo ka ji dak gi kwe. Hera kelo kwe, kendo hera konyo ji weyo pogruok moro amora manyalo bedo e kindgi. Kendo hera kelo ji kanyakla koae gwenge mopogore opogore. Kata jogo mawacho dhok mopogore opogore. Kendo gibiro kanyakla e tich. Kendo hera konyo ji dak gi ng'ato ka ng'ato mana kaka owetegi, kata kaka nyimine gi owuon.

Chiemo ni inyalo loso mokwongo, kuom kawo pi kendo keto e sufria, kendo ichwako maber, to bang' ka pi oseyienyo to imedo e mogo kendo itedo kuon. To bang' ka kuon osechiek to igole oko, kendo ichako tedo alot. To irudo alot kendo ichwake maber ma orudore, kendo ma obed mamit. Eka bang'e to ichiele. Bang' ka osechiek maber, to itoke e san moro ma okunyore to ikete kanyo. Eka bang'e to ichielo chiemo moro ni. Kendo seche go ma ichiele, to itiyo gi gik chiedo kaka mo, kaka otungu, to koda nyanya to koda gig chiedo mamoko. Bang' ka chiemo ni osechiek to itoke e san moro maduong'. Eka bang'e to ikelo alot, to gi kuon mane itedo ka, kendo iketo e bath chiemo ni, to koro ji chiemo.

Gino maduong mabiro e pacha, e sechego ma anono tijni, en weche go mag bura. Kendo ka wanono kae kendo ka wang'iyo pichani maber, to nenore ni nyithindo nosechopo kae, kendo gin rowere manenore ni obiro e bura. Nikech alwora magibede bende nenore ni gin dhano modhuro magin rowere. Kendo e mesni gi ma opedhi, nenore ni giduto, gibiro gi laptop e gi. Bura en gima ber nikech bura kelo dhano kanyakla. To bende bura konyo ji kuom biro kanyakla. Ka gikelo pachgi, kendo ka giyudo thuolo mar chiwo pachgi. Wachni en each maber, to bende okonyo rowere yudo tije ma opogore opogore kendo dak gi jowete gi kwe.

Gino maduong' madhi nyime kae, nenore ni en wechego mag somo. To bende ka waneno maber to waneno ganda kendo nyithindo ma rowere mosechopo kae kendo gibedo eyorno odimbore ka giwinjo koa kuom japuonjgi. Bende nenore ka japuonjni oting'o otas moro elwete. Manyiso ni weche puonj madhi nyime kae en weche puonj manigi nengo maduong' ahinya ne nyithindwa gi. To bende nenore ka nyithindogi nikoda kompiuta kata laptop margi manyisoni mae en weche puonj mapuonjo nyithindo kaka ginyalo tiyo gi lony manyasani. Weche puonj gi en weche madongo nikech gikeloji kanyakla kendo gikonyo nyithindewa dak gi kwe bende kaka owete gi nyimine.

Wechego magin kod nengo kae gin kaka hera. Tich kendo jotich kani gi hera to miyo tich bedo maber kendo bedo mayot. Hera en gima ber nikech sechego maji odak kata sechego maji tiyo gi hera to konyogi edak gi jowetegi mana kaka ginyalo dak gi owetegi to kod nyiminegi. Bende wach moro manigi nengo kae en wach mar tich to kod wach mar dongruok. Tich nigi nengo maduong' mar konyo ji yud yuto mag g kendo kaka ginyalokelo chiemo e mesa to koda tero nyithindegi e sikul. To bende wechego mag dongruok ber nikech gikelo oganda e piny kanyakla.

Gino maduong' mabiro e pacha esechego ma aneno gini en wechego mag dongruok kendo wechego mag tich. Esechego ma anono pichani to waneno ka okel yot kendo okel yo maber kaka oganda mag piny nyalo ndikore ne tije mopogore opogore to bende kaka ji nyalo dhi nyme gi tijegi mag ohala kendo tijegi mag wuoth epiny kae kata epinje maoko. Bende nenore ni en dongruok malich ahinya ne piny kata dongruok malich ne jopiny. Wechegi gin weche maber nikech gikonyo oganda yudo tije eyorno mayot to bende yudo chudo mag gi eyorno mayot kendo yorno mapiyo.

Gino maduong' mabiro e pacha e seche go ma anono gini en weche go mag dongruok, kata weche go mag tich. E seche go ma anono gini e, to aneno weche go bende mag ohala. To kendo dongruok mantie e weche go mag ohala. Dongruok ne piny en gima ber ahinya, nikech e seche go ma piny yudo dongruok, oganda jopiny kata oganda pinyno bende konyore malich ahinya. To bende dongruok man kae kaka ji nyalo ndikore e tije, bende nenore ni en yono ma piyo piyo. To bende nenore ni dongruok man kae osekonyo oganda mang'eny ahinya ma ae gwenge mopogore opogore.

Gino maduong' mabiro e pacha e sechego ma anono tijni, en wechego mag hera. Molo to wechego mag hera e seche ma achiel kuom oganda owito jogegi magihero. Kae wanyalo neno dhano kosechopo to kendo gin gi kuyo malit kendo nenore ni achiel kuomgi osewito jaherane. Ma ng'isowa hera manekind jogi nikech gibiro mondo giywag kanyakla lal kendo tho mar achiel kuomgi. Mae ng'isowa kaka ber ka wadak gi hera e kindwa to bende ng'isowa kaka hera nyalo konyo ji kendo hera nyalo kelo ji machiegni kodi molo to sechego ma iwito ng'ano mihero. Bende waneno ka jogi chwo gi mon nikod kuyo malit kagiywak gi nyawadgi.

Gino maduong' mabiro e pacha e sechego ma aneno gini en wechego mag somo. To bende ka waneno kae, to waneno ka bendera kata bendeche ong'aw, kendo ondik kanyo ni open university of Kenya, manyiso ni mae en mbalariany kendo weche somo dhi nyime kae, omiyo weche somo e sikundewa osekelo oganda kanyakla bende weche somo osekonyo kuom puonjo ji kaka ginyalo dak gi jowetegi to bende kaka ginyalo dak gi hera, to kendo wechego mag somo e pacho kae osekonyo kuom kelo ji ma aye pinje mopogore opogore kendo kagibiro kanyakla mondo giyud somo. Kendo wechegi osekonyo e kelo dongruok, omiyo weche somo gin wechego maber ahinya ne oganda.

Gino maduong' mabiro e pacha e sechego ma anono tijni, gin wechego mag lony kata tiyo gi lony manyasani. Kendo kae, wanyalo neno dhano mopogore opogore kendo gin gi mor malich ahinya. Moko kuomgi nenore kabuonjo kendo moko nenore ka nyiero. Lony manyasani osekelo ber ahinya molo to e pinjewa kendo e gwengewa. Lony manyasani bende osekonyo e wechego mag dongruok to bende kaka wanyalo neno kae, kata e picha mankae, to waneno oganda kobiro kanyakla, kendo nenore ni ne gin gi bura moro eka bang' burano to gichokore mondo gigo picha kanyakla. Omiyo lony manyasani bende konyo kelo oganda kanyakla.

Gino maduong' manenoreni dhi nyime kae, en ni rowere moko ariyo obedo piny e kombegi, to bende e nyimgi nenoreni nitiere kompyuta. To kendo kompyutagi, nenoreni opang gi e aluora kae, to kendo oketgi e yono mochanore. Manyisoni roweregi osechopo kae mondomi gipuonjre, kata mondomi giti gi kompyutagi. To kendo mae nyisowa ber lony manyasani. Bende kaka lony manyasani osekonyo e kelo rowere kanyakla, to bende osekonyo e kelo dongruok e pinjewa, to kod gwengewa. Omiyo wechego mag lony manyasani, gin wechego mopuodhi kendo gin weche monego gweng' ka gweng' opuonj joge tokod nyithindegi.

Gino maduong' mabiro e pacha e sechego ma anono gima dhi nyime kae, kata tijni, en ber mag rito aluorawa. To bende kae, nenoreni en sikul, to kendo nenoreni chuo adek ochung' ka, to achiel kuomgi chaloni en japuonj. To ariyo mamokogo nenoreni gi nyithi sikul, to bende giruako lep sikul. To e wie kanyo, nenoreni gin gi yien moro magidua dhi pidho oko, nikech gin gi gir pimo to kendo chalni gitemo pimo bur madhi romo yien ni. En ber malich madhano yudo kawarito aluora. To bende pidho yiende konyo malich e rito aluora. To bende konyo malich e yorno kaka kelo koth, to koda kelo yamo maber madhano nyalo yueyo e aluora.

Gino maduong' matimore kae, nenoreni jotelo moko ne oloso nyasi moro. Kendo nenoreni bura moro ne dhi nyime, to kendo burano oserumo. To kendo nenoreni bang' burano, to jotelogi ochung' kanyakla mondomi gigo picha. Kendo pichani nyalo konyogi e paro odiochiengni. To kendo jotelogi nenoreni ka gin gi mor malich ahinya, to kendo gibuonjo to moko kuomgi bende nyiero. To jotelogi gin dhano mopogore opogore, nikech kae nitiere chuo ariyo mochung', kendo adek gin mon. To kendo mon gi ochung' e diere gi. Mae nyisowa ber mantie tiyo kanyakla, to kendo ber mawayudo kawariwo lwetwa gi jowetewa, kendo en ber malich dak gi kwe gi oganda duto mane gweng'.

Gino maduong' matimore kae, nenoreni liel moro nedhi nyime. To kendo nenoreni jogo mankae nigi lit kod kuyo mang'ongo. To bende mine manie mbele kae, nenore ka gin gi lit e chuny gi, to kendo achiel kuomgi yuak to yueyo piwang'e. To e toke kanyo nitiere chuo moko mabe osechopo, to kuyo mane e wang' gi bende ng'iso kaka en lit ka achiel kuomgi osenindo. Bende leuni magiruako marotengegi ng'iso kuyo malit kendo kuyo maduong' mosemako ng'wengno kendo mosemako anyuola mar jogo moselalo jowetegi. Bende nenore ka moko kuomgi temo kuodho wach moro ne jowetegi, ka ng'iso lit kod kuyo maduong' magin godo kaka jopiny.

Gino maduong' manenore nitimore kae, en ni bura moro dhi nyime. To kendo, nenoreni en buch jotelo. Kendo moko kuom jotelogo nenore ka nigi mor malich ahinya. To bende kawang'iyo lwetgi, to nitie ranyisi moro ni gipamo lwetgi, kendo chalni gitemo puoyo wach moro kata paro moro mua kuom achiel kuomgi. To bende bura madhi nyime kae, nenoreni ni en bura maningi nengo, to kendo bura momi luor ahinya. Nikech e nyimgi, nenore ka gin gi gigegi mag ndiko, kendo nenoreni giduto gin koda otas to koda kalembe to koda buge. Kendo nyimgi nitiere chupni mag pii, manyisoni burani osekao dakika moko mang'eny, kendo nenoreni pod en bura madhi nyime. Kendo nenoreni en gi ber.

Gino maduong' mabiro e pacha e sechego ma aneno gini, en hera monego bedni oganda bedo godo. Kae wanyalo neno dhano modhuro mosechopo. To bende waneno ka gin ji mopogore opogore, nikech kae nitiere jogo mamon, to kendo nitiere nyiri, to kendo nitiere chuo gi yauoyi bende. Manyisoni gibiro kanyakla, to kendo hera manie kindgi osemiyo gichopo mondo gichokre. En ber maduong' ahinya ka oganda nyiso hera ne jowetegi. To bende nenoreni ne nitiere nyasi moro kae, to bang' nyasino to jogie ochokore kanyakla mar mondo gikao picha. To kendo pichani nenoreni dhi konyogi e paro odiochiengni to kendo e ber hera e kind oganda.

Gino maduong' mabiro e pacha e sechego ma aneno gini, en wechego mag tuke, kata wechego mag sipode. Kae wanyalo neno ng'at moro mamiyo, kendo nenoreni oringo. To kendo leuni moruakogi, gin mana leunigo ma iruako gi jogo matugo, kata jogo manie sipot mar ng'wech. Kendo nenoreni dhakoni oseringo kendo pod odhi nyime gi ng'wech. Sipot en wach maber ahinya ne oganda, to kendo wechego mag tuke kata wechego mag spot, osekonyo malich kuom kelo oganda maae gwenge mopogore opogore, kata jogo moae pinje mopogore opogore. Kendo kagibiro kanyakla mar mondo ginee jogegi kata mar mondo gipuo jogegi magin jotugo.

Tijni nigi nengo maduong' e aluorawa, nikech tijni osekonyo ekelo dhano kanyakla. To kendo osekonyo kelo ji kendo konyo ji kaka ginyalo hehore. Tijni kelo dhano mopogore opogore, kendo kelo jogo moae gwenge mopogore opogore, kata jogo mowuok e pinjego mopogore opogore. Kendo gibiro kanyakla kendo gichokore mar mondo ginee jogegi matimo tijni. Kata mar mondo gipuo jogegi matimo tijni. Kendo tijni osekonyo maduong' ahinya e gero dend dhano, kata gero dend jogo matime. Kendo tjini bende osekonyo malich, nikech jogo matime yudo pesa kata yudo yuto margi. To kendo yutogi ginyalo kelo godo chiemo e mesa, kata ginyalo tero godo nyithindegi e sikunde kod osiptende.